Yore mek mibadhi: sani ng'eny jotelo mibadhi ng'eny kumoramora kochakore kata kowuok kanisni kodhiye kuonde duto mibadhi ng'enye makata ok nyalre. To waneno mibadhi osemiyo nyithindo manyalo ok yud school fees. Koro kuom ranyisi kineno kumoro kaka sub-county motelne gi mbunge, to ka mbunge yudo imiyo pesa milion madhi miya ariyo. Lakini iyudo kotiyo mana gi matin. Koro mibadhi ose osedwoko ji chien kendo mibadhi sani ni malo e piny mangima. Kumoramora mibadhi nitie, obed e sirkal ma malo obed e sirkal mapiny mar gwenge, mar devolution, counties, mibadhi ng'enye. Kata mibadhi osedonjo nyaka kuonde kaka skunde, iyudo ka skul kuno kata kaka takson kata bang' mbalariany. Idwani mondo nyathi oyud kata, oyud kata kos maber, igol pesa mar mibadhi. Koro mibadhi ni malo malo malo moloyo gimoramora. Kendo kawuono ngima mek ji oseng'adre kabede osuptal wach mibadhi. Nikech iyudo ni kata onge yath malong'o ma inya kata konygo ji, koro mibadhi ng'eny. Ee koro aneno kamano nikech mondo koro wachni mondo los maber, onego sirikal ket chike motegno tegno mo.